krupitab biik cheyoe kasit tukul kojoribuneni kowoktoo melit neuon kobur en beek akomii mauek chetere icheket cheuon mii tabandap oinet bichuton kouon joriboneni konam samakinik anan joribuneni koyokto tukuk, kakoromit amun en mauek chu chekayai icheket kowokta melit

Okere pichaitab kwondo netogu koyoe kasit en mbarenyin nekararan nebo nebo ingwek mbaraniton ngeker ko uon bo nyanyik. Togu kwonyiton kouon kere nyanyik kyik akotoreti kocheru chon uon kobutyo. Nyanyik chuton kotoku kele miten usisiek chekakirataraten sikotoret korut komie, togu kolelen temisiet nebo nebo temiik chemengech uon kiteme sikesich chakula anan kialda sikesich rapinik